kiit netai netere kericheek ab manageet ko lagook ab sugul, lagook chomiten sekondari kotere ngo ngoboishen kerichek chetere manageet kogoiin icheget kotogosoman iih ak koosipto somanenywaan kot koit olegamokyingee icheget komosich look en sugul, nebo oeng iih koo biik chomiten iin biik chemii kasisiek chetabouti kouu ngunon kagimaach kesiir chito en policeiih ngo ngot koboishen kerichek chetere manageet kogonjin indendet kwoo training iih ak kosulda inendet en boisheet negomokyingee ko enn chemokyingee kotere koraa kerichek ab manageet koraa simosich chito lagook chechang chemomuche koriib en betushek chemii taai chebwone, amuun en iman ngomagiboishen kerichek chetere manageet iih ko tatuun kosiche chito lagook chechang chenyogoegu sereteet en badae ,moimuche chito kosemesaan iih momuche kwolchi ngoroik ko en imaan koo kerichek chetere manageet iih kogororon nebo kwonguut.